Jomoko osekete kaka chiemo ma nyangafu, kendo gihere moheo chiemo mamoko. Chutho gikawe kaka chiemo moket tenge, kendo gihere nikech tede yot ahinya, mopogore gi tedo chiemo mamoko. Gikawe kendo gikete kaka chiemo michamo kar kende.

Chiemo ni konyo e ngima ma pile nikech omiyo ng'ato teko kendo ober gi jogo matiyo tije matek. Omiyo ng'ato mijing'o kendo omiyo ng'ato bedo gi teko mar timo tije ma dwaro teko mang'eny. Ober e del nikech oloso del kendo en chiemo ma oknyal chando ii ng'ato. Bang' chame, omiyo ng'ato bedo gi teko matek ma onyalo tiyo go tije madwaro muya kendo madwaro ni iti kuom seche mang'eny.

Osemiyo jomoko oyudo hinyruok mokalo ka wuok kuom faras kendo gore piny. Kendo jomoko be osekawe mokete kak tugo namba achiel. Kendo gihere ahinya ka giketo farese piem kendo ging'iyo, kendo ginyalo ng'ado punda ka giparo kendo lombogi ahinya. Osebedo tugo moher gi ji duto kendo e piny mangima.

Mokwongo kabisa, en ndiko kendo chano gigi duto ma igombo ni itim. Kaeto bangé, ingíyo mokwongo kabisa, kendo monego imi mijingó mokwongo, kaeto ikawo kindeni, kendo ingádo ngona, kata gigo mane ichano mar timo. Iloko pachi, kendo ijiwori, ka ingéyo ni gik ma idwa timono nigi nengo moloyo yueyo. Bangé ikawo thuoloni kendo ichano bi itim gino e sama owinjore, kendo kaka onego itime, ma ok obedo gi wach moro amora.

Gini en gima itiyogo mar rieyo del. Chutho, ohere gi jok ma nigi del mapek, madwaro mondo gitiegre, kendo gijiw dendgi, mondo dendgi onyal yangore, kendo dendgi ogonyore. Gini konyo ahinya, e jogo madwaro dwoko dendgi piny. Nikech, omiyo gi gitimo orako magolo luya, kendo mamiyo giwito gigo mangény, mosekuodore e dendgi. Kendo gidoko kendo gibedo mayot. En gir orako, kendo ma ongé e piny duto ngima.

Osekawa ndalo ahinya nyaka ne atim tijni. Mokwongo ka ne atime, ne oyudo ka an kidoro. Kendo ne an e somo ma chien kabisa. Ne watuge ka wan gi jowetewa. To chieng' moro ka ne wadhi tuge kaka pile, nyawadwa achiel ne otuoma, kendo ne ohinya, ma abedo gi hinyruok ahinya. Ne awacho ni okabichak atug tugoni, to kata kamano, jonyuol na ne ojiwa, kanyisa ni hinyruor kendo puonjruok e ngéyo. To ngáto mowe tugo, ok ngé kendo okmed puonjore. Kamano ne adok ma achak atugo tugoni. Kendo ne atiegora ma nyaka sani pod ahere.

Kae en nyasi mar tang'o kido wa kod timbewa. kendo oganda chokore kowuok kuonde mabocho gibiro kanyakla kendo gitang'o tugo moting'o kodka miel, wende kod riwruok kanyakla. Isungo timbewa kod kitwa kod gigo duto moting'o koda ka tedo, miel kod gigo duto makelo mor kendo makelo oganda kanyakla. Itimega ahinya giko higa kata kiyango go nyasi moro mochanre kendo mopangi kendo mong'ere e gweng' kata e alwora ma ji odakie. chutho oher time ahinya goganda mar Maasai kaging'iso kitgi kot timbegi kendo gigo duto magichano timo, kendo kagitang'o godo nyasi.

En gi ranyisi maber e alworawa, nikech okelo kanyakla, nyithindo duto ma onge jonyuolgi, kata ma osewito jonyuolgi. Ong'iso kanyakla kendo riwruok mar ji. Chutho okonya ahinya ni nyithindo mochando chiemo kata ma asewito jonywol gi e okenge mopogore opogore. Okelo gi kanyakla, kendo oriwogi ka, ka giketo chenro machalo kama. Chenro ni miyo nyithindo mochando, kendo maonge chiemo, chiemo. Kendo miyo gi gibedo go okang' maber ndalo ma piny tek, kendo kata ndalo ma chiemo onge. Okelo ji e kanyakla achiel, kendo onyiso hera kod kido manikare makelo ji e kanyakla achiel, kendo e chokruok achiel ma owinjore. Chutho itime gi jogo ma nigi nengo, kendo gi jogo ma oluor. Jogo matime ji omiyo luor, kendo ji ogeno ahinya e kor gwenge mopogore opogore.

Tij ni ok ahere nikech a re tin na ne adongo ka ok a time ne aweyo ni itime gi jogo ma nyiri ka jogo ma chuo to dhi e tije ma moko kaka kwayo dhok kata gedo tijni ok ahere nikech chieng moro ne a time to kane a timo tijno ne ayudo sufria moro ma otimo duolo kendo sufria ne tek lwoko mane omiyo ok ahero tijni a re chiengno nyaka ka wuono tijni ahinya itime gi jok ma mine kata jok ma nyiri kendo gi sekawe ma obedo ka tich ma mar gi wegi kendo ok oher time gi jok ma chuo to gi jo go ma osebedo madongo to gin jogo ma chwo

Gini en ndiga, kendo osedongo ko owuok e ndiga machon nyaka ma sani. Ahinya ahinya, itiyo kode e tije mopogore opogore. Jomoko riembe mar mor, ka giriere go, kendo girieyo go dendgi. Jomoko jiembe ka gitime ka gir rieyo del mar golo jony. Jomoko be riembe ka gitingó go gik moko, ka gigolo kumoro achiel, ka gitero kumoro. Kata kaka golo yien e dala nyaka e chiro. Koro, en gi tije mopogore opogore ngáto ka ngáto kod kumoro amora moae.

Oseyangore ahinya ni kuondegi nitiere koko kendo gik ji nyalo lalie. Inyalo kual gigi kata inyalo roki ma iwit mwanduni ma iting'o. Chutho ahinya gihero keto ngolo magoyo koko matek kod thumbe maseche moko nyalo baro wich. Ahinya ahinya gihero dhungo ji kendo ji biro kanyakla mang'eny moting'ore kendo moa kuonde mopogore opogore. Ji maok ong'ere romo kanyakla kendo idhugogi kamoro achiel e kanyakla kata kuma ok gichano mar betie.

Mae en tedo e ohigla. Ohiglani ne iketoe chiemo manedwaro ni ichwako kuom seche mathoth. Chiemogo noting'o kod ka rech. Chutho rech kaka mumi kata mbuta. Ne ikawogi tiketogi ei ohigla kasto ichwakogi kuom kinde malach. Ohigla ne ikete chiemo kata ikete chiemo madwaro ni chwakgi kata tedgi kuom kinde malach. Omiyo chiemo chiek mayom kendo bang' seche manok, chiemo bedo koseikore kendo ochiek ma nyangafu. Ne itiyo kode gi deye machon to kata mana sani, jomoko pod medo tiyo kode kendo tedo kode kagipuoye ahinya kuom ber mare mar keto chiemo ochieg mayom kendo ochieg mapiyo. Sama itedo eohigla to ji yware machiegni koda ka nyithindo mondo ochiem.

Tijni iteme gi jogo moseloso omenda kendo mohero tholo kuoro. Gitime ka kiyueyo kanyakla ka ginyiso mor. Omenda mang'eny itiyo godo e tijni Jogo makelo gig math gigo michamo kod gigo mitiyo go gi sechegi. Inyalo yudo pesa kendo obedo gi yuto mang'eny ka oganda mang'eny ochokore kendo obiro kuonde machalo kama. Gibiro mar mor kendo yueyo kod toyo ngona ka gimetho kod gichiemo mopogore opogore.

Ma e en chieng chuoyo ogudu kata ranyisi mar nyiso ni ngato otieko somo e okang mar mbala riany mor bedo ahinya ka ngato otieko somo kendo koneno ni odhi bedo mondo mi ochak manyo tich modwa tiyo kuom gino ma osesomo ahinya en chieng ma ongere mar mor kendo jogo ma ochwo ogudu bedo gi mor ahinya e chuny gi ka mano bedo negi ranyisi kata kido ma nyiso ni gi setieko okang mar somo e mbala riany kendo koro gi dwa wuok ok gi many tich ma opogore opogore kuom gigo mane gi somo jo nywol nyithindo kod jo go duto ma joge ochuyo ogudu bedo ga gi mor ahinya kendo yamo kod kor lwasi neno re ga ka opongo mor ka ngato ka ngato bedo kod mor ka biro neno wede gi kod osiepe gi ma osechuoyo ogudu chiengno ma ngiso rumb somo gi e mbala riany